Kenya ka nitie VAT mimedo ne bidhaa ka bidhaa mabedo, miloso e kampunde. Kampunde bende, ginbe nitie pesa ma giketo tenge mondo gidwar ni mondo giyud giyud profit e gine ma giloso no. Aeto bende, safirisha gini koa e kambi jopur.

Mae japur mar jamni. Odich gi pidho dhok magolone chak aeto ouso e aluorane ne jokmoko mondo oyud pesa. Ochalo ng'ama ng'iyo afya mar dhoge ae totang'one jokma, otang'one welo mobiro lime.

Ma chuny boma ma narobi kumiluongo ni koinange street. Nitie nyithindo moa e university of nairobi koro giwuotho e brij kagilor. Aneno family towers, aneno I and M bank, Iand M bank mano kuma dhano kane pesagi, family towers bende en mana bank ma dhano kane pesegi.